Ici nĩ waru ithondekagwo na kũrengarenga tũwaru thĩinĩ wa tũcujĩ tũnini ũgacoka ũgaikia magũtainĩ waru ici cina mathĩna maingĩ thĩinĩ wa mĩĩrĩ tondũ nĩirongerera maguta mũno mwĩrĩinĩ, na andũ makaagĩa na mathĩna maingĩ ma mwĩrĩ. kwoguo madagĩtarĩ matĩrenda andũ marĩe indo ici cia kũruga n a maguta matheri.

Gĩkĩ nĩ Gĩtheri. Gĩthondekagwo na mbembe na mboco, ũgacitherũkia hamwe ta mathaa matano ũguo, gĩkahia wega, na gĩgakorwo gĩ kĩororo. Gĩtheri no ũrĩe ta irio cia kĩroko, thaa mũgwanja, kana hwainĩ. Nĩ o mũndũ o mũndũ wothe, no ahote kũgũra gĩtheri. Gĩtirĩ goro, kwoguo andũ aingĩ no mahote gũkorwo makĩrĩa gĩtheri mĩtũrĩre-inĩ yao, tondũ indo iria cirugaga gĩtheri citirĩ goro, na nĩcionekaga thoko ĩyo ĩ hau nja hakuhĩ nawe.

Mahiũ no mahote kuongerereka gĩcigo-inĩ giakwa andũ mangĩthomithio njĩra cia kũhe mahiũ irio, na irio iria, cirongerera mahiũ hinya, na kũmahe ũgima mwega wa mwĩrĩ, no hamwe na gũtũma mahiũ mamahe maciaro mega, tarĩu iria rĩingĩ, okorwo nĩ nyama, ĩkaheana nyama akorwo nĩ mahiũ ma nyama makaheana nyama njororo. Kuoguo, andũ a gĩcigo gĩakwa, mangĩhota kũmenya indo iria mangĩhũthĩra nĩguo makorwo na iria rĩingĩ akorwo nĩ nyama makagĩa nyama njega, no mahote kuongerera, na gũciarithania mahiũ.

Gĩcigo gĩa gĩtũ andũ matikumĩtie ũrĩithia wa thamaki. Matirĩ na ũgĩ ũcio wa kũrĩthia thamaki. No nonyende thirikari ĩhote kũrehe andũ arĩa marĩ na ũgĩ wakũrĩithia thamaki gĩcigo-inĩ gitũ mahote gũthomithia andũ, nokorwo nokwoneke andũ maiganona mangĩenda kũrĩithia thamaki.

Ng'ombe ciatene nociongererwo umithio wacio na kwamba gwetha ng'ombe taicio mĩena yerĩ ta ndume na mori, nĩguo cihote kũkorwo cikĩgĩa mbegũ naciongerere rũrĩrĩ rwacio. Nanoguo tũngĩhota gũcokia ng'ombe cia tene.

Ingĩenda kuongerera umithio wa aruti a wĩra mũgũnda-inĩ wakwa, no tũrutire wĩra hamwe, ndĩmonie to nginya marute wĩra ucio, onaniĩ no ndĩũrute, niguo tũrute hamwe, tũheane kĩo, na andũ mahote kũũruta na gĩkeno, na merutĩire, tondũ nĩmekuona onaniĩ no ndute wĩra ũcio. Kwogũo-rĩ, mekũruta wĩra wega tondũ nĩmekuona, ah ona ũrĩa ũnyandĩkĩte-rĩ, no arute wĩra ũcio, makaruta wĩra wega. Ũguo niguo ũngĩhota kuongerera umithio. Ũgacoka ũkamarĩha wega, ũrĩa mũ, okorwo nĩ mwĩranĩte, thutha wa thikũ igĩrĩ nĩ ndĩkũheaga mũcara wakũ, ũka make sure atĩ, thĩkũ icio ĩgĩrĩ ciathira, nĩ wamahe mbeca ciao, ndũkamaikarĩrie mbeca icio tondũ o nao mena mahũthĩro mao.

Ng'ombe cia Friesian na mbũri cia ndũrũme nĩcio irĩithagio gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Tondũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩgĩcigo kĩa heho. Kwogwo matigaga ng'ombe iria igũthiĩ kũrĩa nakũrĩa nja hurũrũka-in, tondũ gũkũ nĩkwa majani. Kuogworĩ, gũtirĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩrekereirio gũthiĩ kũrĩa ng'ombe iria cia tene. Maigĩte friesian iria ihingagĩrwo handũ. ũgaciethera irio . Mbũri nacio nĩndũrũme nacio cigagwo handũ igatuagĩrwo mahuti tikũrekererio rũru, tarũru tamĩena ĩrĩa ya Kĩnangobu ĩrĩa marekagĩrĩria . Gũkũ gũtirĩ mĩgũnda mĩnene na mĩingĩ na na nĩirĩma-inĩ, gũtirĩ nyeki njigananu.

Arĩmi nĩ makumĩtie mũno gũthiĩ ithomo iria irathondekwo nĩ andũ a ngirigaca. Magathiĩ makonania irio iria njega na ng'ombe, mahuti marĩa mega na ng'ombe, nĩ kĩĩ ũngĩhe ng'ombe yaku nĩguo ĩkũhe iria rĩingĩ, nĩkĩĩ ũngĩhe ng'ombe yaku ĩgũciarĩre tũcaũ twega. Koguo mathiĩ irathi icio rĩ, nĩ marahota gũkorwo mena ũgĩ, na ũmenyo wa ũrĩa mekũiga ũrĩithia wa ng'ombe.

Nyamũ ingĩrorwo wega rĩ, nĩ itũrehagĩra umithio ta bũrũri tondũ nĩ ũgũtũrehera agendi magĩũka kũona nyamũ icio kogwo magatũrehera mbeca, tondũ no nginya ũrĩhe igoti ũgĩũka kũona nyamũ icio. Koguo nyamũ ciroretwo wega rĩ, nĩigũtũrehera umithio twĩ ta bũrũri.

Ng'ombe rĩrĩa ĩna mũrukĩ nĩ ĩheagwo cindano ya ndume, nĩguo ĩhote kugeatia, na yagwatia-rĩ, nĩ hekũgĩa gacaũ kaana, kuoguo ũguo mahiũ nĩ mongerereka. Hau-rĩ, nĩ wahota kũ kũhonokia mathaa maku maingĩ ma gũthiĩ gwetha ndume, okorwo ndũrĩ nayo nonginya ũhoe, yũke, ĩrũgĩre ng'ombe, nĩguo ĩhote kũgwatia. Kuoguo cindano nĩ ĩteithagia maũndũ maingĩ, ta mau, kinya mĩrimũ, nĩ ĩgũkwehereria mĩrimũ, nĩ ĩteithagia maũndũ maingĩ cindano.

Mathĩna marĩa mahiũ me namo nĩ ta ng'ombe nyingĩ ciahota kũĩhingũra tucaũ rĩ, nĩ iraremwo gũũkĩra no kona rĩu mũndũ nĩ atee ng'ombe yenyewe na ate gacaũ kayo tondũ nĩyaremwo nĩ gũkĩra. Na thĩna tocio ũngĩhũranwo na ithomi ici cia ngirigaca andũ mangĩhotaga gũthiaga rĩ, mũkaiguaga nĩkĩĩ ng'ombe ĩheagwo rĩrĩa ĩ nditũ nĩguo ĩkahota kũgĩa na hinya ĩ na ihu na yahota kũĩhingũra. Koguo ithomo icio nĩ njega mũno na arĩmi othe a mahiu nĩ magĩrĩirwo magathiaga.

Ndirĩ na gwakwa tha-ĩno, no gwitũ-rĩ, tũigĩte ng'ombe cia iria, na ng'ombe cia nyama. Ng'ombe cia iria nĩ itũteithagia twendie iria tũkona mbeca. Twendagia iria ndĩri-inĩ, nacio nyama-rĩ, twethaga mburũka aria magũraga nyama tũkamenderia.

Tũigĩte ng'ombe cia iria na cia nyama, twendagia iria tũkagĩa mbeca tehe rĩa ndĩri-inĩ na tũrĩhagwo mũico wa mweri no ũtware o mũthenya o wothe, no ũtware kĩroko, mũthenya kana hwainĩ o hĩndĩ ĩrĩa ũngĩenda na mbeca nĩ ũkarĩhwo mũico wa mweri na matiagaga kũrĩha. Ng'ombe cia nyama nacio twendagĩria mburũka arĩa mena mbucĩri makagũra magathiĩ kwendia nyama.

Mahĩũ makwa rĩ nĩ ng'ombe cia ĩriia, na rĩu rĩ tũkagĩra thaa ĩkũmi gũcikama, twakama tũkahe irio, mahuti, thara mũmũ ũrĩa wa cĩrĩnji, twacihe nĩ tuongagĩrĩra moracĩci igũrũ, tũkagĩa na bũrĩki na kĩhinda gĩa kũnyua maĩ. Baadae nĩ tũciheyaga mĩramba twahe mĩramba tũgacoka tugacihe macica, ĩkagĩa na burĩkĩ, na maĩ no nginya na kiũgũ gĩgaikara gĩgĩtheru. Gũchiarithania mahiũ rĩ nacio twĩtaga vetinary magacihe cindano cia mbegũ, handũ ha gwĩta ndume tondũ gwĩta ndume nĩ wĩra mũritũ na nĩ wĩra mũingĩ ũrĩa tũretĩkia nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda rĩu.

Mathĩna mamwe tũgeragĩra, nĩũndũ wa ũrĩithia wa mahiũ, nĩ kwaga irio cia gũcihe. Gũkũ mĩgũnda mĩingĩ nĩmĩhande, majani, narĩu-rĩ, mĩgũnda ĩgatigara mĩnini ya kũhanda irio cia mahiũ, kuoguo, no nginya ũgũrĩre mahiũ irio, na kũgũra, nĩ goro. No nĩguo gũtoria maũndũ mau-rĩ, twetagĩrĩra rĩrĩa andũ maragetha, ũgathiĩ ũkagũra na mĩena yao, ũgoka ũgathĩa mahuti mau, ũkamaiga ta silage i. Kuoguo ũgakorwo na mũthithũ wa irio wa mahiũ maku.

Ngamĩra ĩtagwo meri ya werũinĩ tondũ, ĩna maũndũ maingĩ thĩinĩ yao mahotaga kũmĩhotithia ĩikare kũu werũinĩ, tarĩũ noikare ihinda rĩnene mũno ĩtarĩ yanyua maĩ ,mahũnfũ mayo noĩhote gũtinda magerete mahigainĩ, mĩthangainĩ na nĩhotaga gũthiĩ thabarĩ nene itekũnoga.

Ngamĩra ciũĩkaine ta merĩ cia werũ-inĩ tondũ mwĩrĩ wacio, nĩ ũhotaga gũikara werũ-inĩ kũndũ kũu kwĩna mathĩna maingĩ mũno. Tarĩu no ĩhote gũikara ihinda inene ĩtarĩ yanyua maĩ, no mahũngũ mayo nĩ mateithagia kũgera werũ-inĩ, kũu kwĩna mahiga, mĩthaiga, ĩgathiĩ o wega, na noĩhote gũthiĩ thabarĩ imwe nene.

Hakikicaga mahiũ makwa mena ũgima mwega wa mwĩri na kũcihe irio theru, kũmahe maĩ matheru na kũhakikica harĩa ĩraikara nĩ hatheru biũ no hĩndĩ nĩ ndĩracithambia na kũrĩa irakoma ngacithambĩria na tũkahũra ndawa angĩkorwo kwĩna hihi thĩna wa, kwĩna thĩna wa ngũkũma ũguo, kwĩna thĩna wa thuya, tũkahũra ndawa.

Mathĩna marĩa ngereire na mahiũ, ũndũ wa mbere nĩ kuona mbegũ njega. Thĩna ũrĩa tũĩnaguo mũnene nĩ ma veterinary ma gũkũ rĩ, nĩ ta magĩraga mbegũ handũ hamwe, koguo ũgakora rũciaro rwakwa rĩ, ndahe mbegũ ĩno rĩ, njiare ng'ombe ĩngĩ mbegũ ĩmwe, ĩngĩ mbegũ ĩmwe, koguo kuona mbegũ njega nĩ undũ ũmwe mũnene mũno na hotaga gũtooria ũndũ ũcio na gũcenjania ma veterinary no nonyende kĩhonia kĩega tondũ ona ma veterinary wacenjania rĩmwe ũkoraga mena mbegũ o ĩmwe, ũgakora ng'ombe ciaku ciothe nĩ ihanaine.

Ũndũ wa mbere gũkũ gwitũ tũtĩrĩ na mĩgũnda mĩnene kwoguo ndahota kwĩrigĩra tũgombe twakwa handũ rĩ ,ngatũrĩithia rĩ ,gĩcoro kĩũ kĩrahe rĩ ,thiaga ngahanda nacio ,tarĩũ wakorwo nĩ thara ngahanda na gĩcoro kĩũ kĩa ng'ombe icio ,wokorwo nĩ mboga ngahanda na gĩcoro kĩũ, tũspinachi twakwa, tũindo tũnini tũnini twa mũgũnda ngahũthĩra gĩcoro kĩũ kĩa ng'ombe ngahanda.

Ndare ici kana grapes ici rĩ, nĩ ihũthĩkaga gũthondeka njohi, no ihũthĩke gũthondeka njuici, no ihũthĩke gũthondeka jam, jam ĩrĩa ĩhakagwo mũgate-inĩ, nĩ ihũthĩkaga ningĩ gũthondeka vinegar, na ningĩ nĩ ithondekaga, no ĩrĩo ĩ itunda rĩgima ũguo, ũgakarĩa kamwe kamwe kamwe na nĩ mathaka mũno mũno.

Itunda rĩrĩ rĩtagwo mbera, mbera rĩ mũtĩ wa mũbera nĩ kũhanda ũhandagwo nĩ wĩkũragia maita maingĩ ndũtinagĩrwo tĩ mũtĩ ũngĩtinfanĩra ũgĩkĩra thumu kana kĩ, wahanda nĩ ũguo nĩũgwĩkũrĩa, mbera ituagwo hĩndĩ oyothe ũngĩigua kũrĩa yeruha ĩkoragwo ĩredi thĩinĩ nakoro rĩmwe nĩ makoragwa mayellow na kwĩna cingĩ ikoragwo ci ngirini ,nĩ kũrĩngana mũbera ũhana atĩa, mbera noũrĩe ohĩndĩ rĩothe mũnomũno nĩ matunda ma nyoni no andũ nĩmarĩaga na mecama mũno.

Ndona tungumu tũtũ-rĩ, nyonaga o mĩrimũ ya cukari, ngona ũrĩa tũrathũkia mĩĩrĩ itũ na kũria ngano nyingĩ na cukari, tũkerehera mathĩna maingĩ ma mĩĩrĩ, na tũtiramenya yumanĩte nakũ, no nĩ mĩrĩre, nĩ ũndũ irarigwo na maguta, na ngano. Gũtirĩ kĩndũ kĩrongerera mwĩrĩ, no gũthũkia mĩĩrĩ itũ.

Inoria-rĩ, nĩ itunda rĩega mũno. Nĩrĩongagĩrĩra Vitamin C na Vitamin K mwĩrĩ-inĩ. Na nĩ cia bata mũno he mwĩrĩ, kwanja gũthondeka ngothi-rĩ, ta Vitamin K nĩteithagia, ta rĩu wetema nĩyo ĩtũmaga thakame ĩgatiga kũra mũno, ĩkehinga. Kogwo mĩnoria nĩteithagia, na nĩ itunda rĩega mũno, na rĩ goro mũno kwanja.

Maya nĩ maembe, makũragio mĩena ĩrĩa ĩna ũrugarĩ mũingĩ mũno ta Makueni, Machakos, Kilifi, Mombatha, Taita, kũu gũothe nĩ ũkuona maembe mega na mathaka. Iembe nĩ ithaka mũno na nĩmendetwo mũno kuma ndithemba nginya mweri wena rĩ, nĩrĩo season ya maembe, no kwĩna maembe ũngĩkora mwaka woothe no mau ti mathaka ta ma season ya maembe yenyewe, nĩ mathaka mũno.

Ĩno ĩtagwo buffet. Nĩ haria ũkoraga irio ciigĩtwo ciĩ nyingĩ, ũcagũre kĩrĩa ũrenda. Cimenyagĩrĩrwo na maũndũ maingĩ. Nĩ mendaga handũ ũgakora he hatheru, na nĩ methaga indo cia gũĩkĩra mwaki na gũkũ thĩ. Mekagĩra mbamba, na cipĩrĩti, ũgakia mwaki, koguo mwaki ũgakanaga o kahora, irio ici igaikara ci hiũ mahinda me mothe, na cikaraga ciĩ ngunĩke, nĩũndũ wa irio kũingĩra gĩko, kana kũnyitanyitwo nĩ ngi.

Ĩno nĩ thamaki, ciambaga igaikio maguta-inĩ ikomagara. Ciacoka ciomagara-rĩ, ũgakaranga gĩtũngũrũ gĩaku, nyanya, katharika iria ciothe ũkwenda gũĩkĩra, ũgacoka ũgacikia hau thubu-inĩ ũcio. Ũgacoka igũrũ ciahĩa ciahota kũgũcia thubu ũcio-rĩ, ũgekĩra tũndania. Ũgacoka no ũ serve u na ngima, mũcere.

Ici nĩ thamaki. O korwo nĩkuma iria-inĩ kana fish ponds-inĩrĩ, ũkaruta ma scales mothe maigũrũ. Warutaĩ, ũkamĩtumbukithia maĩinĩ, ũgathambia arabu ũkamĩtumbukithia maguta-inĩ ĩkomagara wega, ũgacoka ũgakaranga gĩtũngũrũ gĩaku, nakatharika ciaku iria ciothe ũkwenda gũĩkĩra , ũgacoka ũgaikia, yoka kũhĩa na yaingĩrana thubu ũciorĩ, ũgaitĩrĩria ndania igũrũ. ĩni ũgacoka ũkamĩruta. Ndania ndĩendaga kũhĩa.

Ĩno nĩ meroni. Meroni-rĩ, ĩ maĩ maingĩ, na nĩ itunda rĩ cama na nĩrĩendetũo mũno. Arĩmi aya anini-rĩ, tarĩu arĩa morũragia meroni ta ici-rĩ, nĩmahotaga kuona mũgate wa o mũthenya. Tondũ itunda rĩrĩ-rĩ, ũngĩenderio na kiro-rĩ, kiro gĩbaũ-rĩ, ũgũre ona kiro ithano igana-rĩ, ũhote kũrenganga tũ pieces tũnini-rĩ, nĩũkũhota gũĩthũkũmĩra mbeca ciaku. Kuoguo itunda rĩrĩ nĩ rĩa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũa

Ici nĩ pixes, kana no ũciĩte macungwa na rĩtwa rĩngĩ. Ngothi yamo, ĩna vitamin C nyingĩ mũno, na nĩ ĩrateithia ngothi yaku, gũkĩra kinya itunda rĩu rĩ hau thĩiniĩ. No rĩ cama mũno, icungwa rĩrĩ rĩ cama mũno. Icungwa rĩrĩ rĩa pixes rĩ cama mũno, no hamwe rĩ goro na maita maingĩ-rĩ, makoragũo me ma exporti, mendagio mabũrũri ma na nja, matiendagio gũkũ Kenya mũno.

Ũyũ nĩ mũkorogo, maita maingĩ andũ maũrĩaga, kĩroko ta irio cia rũcinĩ. Mũkorogo ũrugagũo na mũtu wa ngano, matumbĩ, iria, dania, nyanya, gĩtũngũrũ, ũgatukania mũtu wĩmũ, mũtu weega na indo icio ingĩ ciothe, ũgacoka ũkaruga tũmĩkorogo twaku. Mĩkorogo ĩ mũrĩo mũno, onokorũo andũ nĩmarahũrana na kũrĩa ngano, ta niĩ ndĩ ũmwe wao, mĩkorogo nĩĩnemete gũtiga.

Ici nĩ ndania ũngĩenda gũcimenyerera cikare ihinda inene cikagio maaĩ-inĩ. Waikia maaĩ-inĩ nĩ ikaraga kahinda kanene na no ũmĩhuthĩre ihinda inene gũĩkĩra irio-inĩ ciaku kana gũthondeka kachumbari o ũrĩa ũngĩenda. Waikia maaĩ-inĩ matheru nĩ ĩgũikara ihinda inene ĩhana oũguo kũrura green ĩyo yayo.

Ici nĩ ndunda cia gĩthaka, kana passion i. Matunda maya maita maingĩ nĩmemeragia, kwanza mĩena ya Central nĩ kwĩmeria memeragia. No thikũ ici andũ nĩmaramahanda mũno, kũmahanda weega eh, na nĩ kĩtunda kĩmeragia. Tene njiguaga guka akĩnjĩra, memeragia gĩthaka-inĩ, mwathiaga mũkamatua, o ũrĩa mũngiuna ngũ, matunda maya marĩ maingĩ ũguo, no thikũ ici ti moneki na megoro.